Wambere nĩ kũmũgeithia, wakerĩ, ũcũnge mũhera, wagatatũ ũmũĩre nĩkĩĩ gĩtũmĩte indo ici igĩcererũo nĩgetha agũthikĩrĩrie ũrĩa ũrenda gũtarĩria. Nawe ũmũĩre, indo icio nĩigũgĩkinya na ũmũĩre rĩrĩa igũkinya na agacinyita rĩ. Nawe ũhingie kĩrĩko.